Gwetha thoko, ya maciaro ma mĩgũnda ya arĩmi, gũcokanĩrĩria arĩmi hamwe nĩgetha makahotaga kwaria na mwario ũmwe. Gũcokanĩrĩria magetha marĩa magethwo nĩgetha makendio marĩ hamwe. Gwetha bei njega ya indo iria ciarĩmwo nĩ arĩmi na ciagethwo na ciacokanĩrĩrio. Gũtetera arĩmi na kuona atĩ, maũndũ mao nĩ marore wega. Macio nĩmo mawĩra marĩa ingiuga ma bũndi cia ũrĩmi, ũrĩmi.

Irio ciĩna nguruteni wa mbere nĩ irio ciĩ cama mũno mũndũ agĩcirĩa. Kĩndũ gĩothe kĩrugĩtwo na mũtu wa ngano, nĩ keki, nĩ cabaci, nĩ mĩthuguiti, nĩ indo ikoragwo ciĩ cama mũno mũndũ agĩcirĩa, koguo mũndũ kwĩrwo ndagacirĩe nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ irio ici nĩ cionekaga raithi mũno. Handũ hothe mũndũ athiĩ, angĩkorwo ee thabarĩ-inĩ nĩekũhota kũnyua maaĩ ma, ma, matunda atukanie na kĩndũ kĩrugĩtwo na ngano kĩrĩ na nguruteni. Nĩ hinya mũno ũgĩthiĩ thabarĩ-inĩ ũtũngane na kĩndũ gĩtarĩ na nguruteni, tondũ mũndũ no ethire kĩndũ ta mĩtungo kana ndũma, ĩ kĩndũ angĩthiĩ akĩrũmarũmaga na icio itionekaga raithi. Indo ciina nguruteni cikoragwo kũndũ gwothe mahinda mothe. Koguo hĩndĩ o mũndũ ahũta, akĩhũgũra ũgwo nĩ kĩndũ kĩna nguruteni kĩmũkuhĩrĩirie, akĩhũgũra mwena ũyũ ũngĩ no indo cina nguruteni imũkuhĩrĩirie. Ũcio nĩgwo ũndũ ũrĩa ũtũmaga andũ maremwo biũ nĩ kũrũmĩrĩra mĩrĩre ya irio itarĩ na nguruteni.

Ũndũ wa mbere na wa bata mũno, nĩ kũgetha maaĩ ma mbura rĩrĩa yoira. Kwaura, arĩmi matibatiĩ kũrekereria maaĩ matherere oro ũgwo merekeire njũĩ-inĩ. Rĩu nĩ na njĩra ya kũgũra matangi nĩgetha makagetha maaĩ marĩa maraitĩka ma kuuma mabati igũrũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, ona kwenjera matangi rungu rwathĩ nĩgetha makahota kũgetha maaĩ oro macio. Ũndũ ũngĩ, nĩ kwenja ndemu ona ĩtarĩ nene mũno mũgũnda-inĩ. Ũũ nĩ na njĩra ya kwenja irima inene na kũrĩara maratathi ma mĩnyore nĩgetha kũnyihanyihia maaĩ macio kũnyuo nĩ thĩ. Maaĩ macio nĩ maikaraga na makahũthĩka hĩndĩ ĩrĩa kwara. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũhũthĩra njĩra ya ũrĩmi wa gũitĩrĩria maaĩ ũtaraitanga maaĩ mũno. Mũhiano nĩ baibũ iria ciaragwo mũgũnda-inĩ ciina tũrima tũnini, o iria itatagia tũmaaĩ tũnini harĩa o mũmera o mũmera ũrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kwenja ithima cia maaĩ kũrĩa maaĩ matarĩ kũraihu mũno rungũ rwa thĩ. Ũũ nagwo nĩ ũtũmaga mũrĩmi akorwo e na ma atĩ ona rĩrĩa mbura yatĩra we arĩ ona maaĩ angĩhũthĩra gwĩtĩrĩria mũgũnda wake.

Njĩra ya ũrĩmi ĩrĩa ya kĩndũire kana ya kĩmerera noyo ya ma gũtigĩrĩra atĩ ũthũkangia wa tĩri nĩ wanyihio. Ĩno nĩ njĩra yorĩmi ĩrĩa arĩmi maingagĩra mĩgũnda na macembe, makarĩma, magacimba, makarĩmĩra irio na macembe, ona magacigetha na moko mao. Ningĩ ona hĩndĩ ĩyo, ũrĩmi ũyũ no ũhũthagĩra thumu ũrĩa nĩ wa kĩmerera ũrĩa ũmĩte kũrĩ nyamũ. Thumu ta wa ng'ombe, kana wa mbũri, kana wa nyamũ iria ingĩ ciarutaga, cirutaga thumu. Ũndũ ũcio ũngĩ matihũthagĩra ndawa kũrĩmĩra kana kũraga ria mĩgũnda-inĩ. Macio nĩmo maũndũ marĩa mongagĩrĩra ũrũrũ tĩĩri-inĩ nogatwĩka wa gũthũkanga. Kogwo njĩra ĩyo ya kĩmerera, ĩrĩa andũ marĩmaga o enyewe na moko mao, ona mahũthĩra kĩndũ ta matinga gũtirĩ ndawa cia gũthondekerwo makambuni-inĩ ciroka kwongererwo tĩri-inĩ ũcio, o tiga maũndũ marĩa ma kĩmerera, thumu wa nyamũ, kana matharara, kana kũhũthĩra indo iria ciahũthagĩrwo kũhũrana na tũtambi kana mĩrimũ, o iria nĩ cia kĩmerera.

Thikari no ĩcokie maabithaa a ngirigaca, arĩa tene mariũngaga matũũra-inĩ magĩtaragĩria arĩmi na makĩmathomithagia njĩra njega cia ũrĩmi iria ciũkĩte kũrĩ thirikari. No macokanĩrĩrie arĩmi arĩa marĩmaga kĩndũ kĩmwe, hihi akorwo nĩ arĩmi a ngũkũ, kana nĩ arĩmi a macani, kana nĩ arĩmi a kahũa, makagĩa na mũthenya wao wa gũcokanĩrĩrio handũ, magathomithio, magatarĩrio, makoria ciũria magĩcokagĩrio, nginya magatigĩrĩrwo nĩ manyita ũrĩa mabatiĩ manyite. Ona ningĩ maabithaa aya nomaceeraga mĩcii-inĩ kwona ũrĩa arĩmi mareka, na nĩgetha makagĩa na ihinda rĩa kũmataara ũrĩa mangĩagagĩria ũrĩmi wao. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩu maũndũ nĩ mahũthahũthĩte na gũũka kwa njĩra cia ũkinyanĩria, ng'enda cia ũkinyanĩria. Ningĩ o kũu no gũthondekagwo mathomo magaikio kũu ng'enda-inĩ icio ciokinyanĩria, nao arĩmi magatarĩrio harĩa mangĩingĩra ng'enda-inĩ icio ciokinyanĩria, na mahote kwona maũndũ ma ũrĩmi ũrĩa ũmakoniĩ.

Ũndũ ũyũ ũranjokia mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru ndĩ kaana kanini, tũkiumira cukuru tũkamba kũgera handũ gathaka-inĩ tũrĩe nathi. Maya nĩ matunda mekũragia oũgwo gĩthaka-inĩ matarĩ mũndũ ũmahandĩte. Ona ningĩ nĩtwamatuaga tũkamakua mũciĩ, tũkarĩre mũciĩ rĩrĩa me maingĩ. Nĩ matunda me cama kwa, merua nĩ macamaga wega mũno. Magacoka makanjĩkĩra muoyo kwona thikũ ici nĩnyonete atĩ ona thoko-inĩ ũkĩhĩtũka ũgwo, no ũkore mwendia wĩnamo akĩmendia. Ũndũ ũcio ũkanyonia atĩ ona mĩeke ya biacara nĩ mĩingĩ na hatirĩ handũ ĩtangĩoneka.

Ũrĩmi nĩgwo mũnyiginyigi wa ũtonga wothe wa bũrũri wa Kenya. Indo iria ciothe bũrũri wa Kenya wendagĩria mabũrũri marĩa mangĩ mothe na nĩgetha bũrũri wĩyonere mbeca cia nanja, nĩ, iria ũhũthagĩra kũgũra indo ingĩ ũrĩa irabatara, nyingĩ cia cio gĩcunjĩ kĩa hakuhĩ mĩrongo kenda harĩ igana ciumaga harĩ maciaro ma ũrĩmi. Ũgwo nĩ tondũ nĩ ithuĩ twendagia kahũa, twendagia macani, twendagia mahũa, twendagia makorobia, makandamia na irio ingĩ nyingĩ iria tũ, tũrĩmaga tũkĩendagia nanja wa bũrũri. Ici nĩcio irehagĩra bũrũri ũyũ mbeca nyingĩ cia nanja, iria cihũthagĩrwo tũkĩgũra indo iria ningĩ tũrabatara ciũke thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ. Kogwo hatarĩ ũrĩmi nĩ kuga bũrũri ũyũ ndũrĩ na ũtonga, tondũ ndũrĩ na kĩndũ kĩrĩa ũngĩendia nĩgetha wĩgĩre na mbeca.

Ũriku wa gũcimba ũringanaga na kĩrĩa mũndũ arenda kũhanda gicigo kĩu aracimba. Kũrĩ irio ibataraga mũndũ acimbe ũriku ũthiĩte nathĩ gatĩna karaya, na kũrĩ irio ingĩ itabataraga ũriku ũcio mũnene. Kwa mũhiano, angĩkorwo harĩa mũndũ aracimba arenda kũhanda waru, no nginya arikarikie gĩkĩro kĩa ũrĩa aracimba tondũ waru nĩ ũbataraga tĩri ũhũthahũthe gũthiĩ nakũu nathĩ. Kũngĩkorwo hihi nĩ kĩndũ ta mboco kana minji arenda kũhanda, rĩu hau to nginya acimbe handũ hariku mũno tondũ icio mĩri yayo ndĩgĩthiaga kũraihu, na ningĩ ti irio irakũra cinenehere nakũu thĩ wa tĩri. Koguo ũriku, matua ma ũriku wa ũrĩa mũndũ e gũcimba, nĩ kũringana na irio iria arabanga kũhanda gĩcigo-inĩ kĩu aracimba.

Andũ a gĩcigo gĩakwa nĩ matukanĩirwo kuuma rĩrĩa kwagĩire na ũgarũrũku wa rĩera, nĩ wonaga atĩ mbura nĩ yanjia kura, andũ amwe makagĩa na wĩtĩkio na makahanda irio ciao, arĩa angĩ makagĩa na nganja, makamba kũmĩcũthĩrĩria, kuona kana nĩma mbura ĩyo nĩyagũikara, kana nĩyakura ihinda inini ĩcoke ĩkĩe, rĩu tũgagĩkorwo na ihinda rĩhana tatĩ, mbura ĩyo ĩnge ĩngĩkorwo tiyagũikara ihinda iraihu, irio ciarĩa mahandire tene nĩ igũkũra na ikinyanĩre, na matuĩke a kũgetha, arĩa nao mahandire marĩacerere, irio ciao igagĩtigĩrĩrwo citakinyanĩire, irio citarĩ ngũrũ na kwoguo makaga magetha, itũra riothe rĩgagĩkorwo nĩrĩanyihĩrwo nĩ magetha, tondũ nĩ andũ amwe magetha, arĩa angĩ matinagetha, ũndũ ũyũ tũngĩhota kũũrũmbũyia na njĩra ya gũthiaga na wĩtĩkio atĩ, kwaira andũ othe makahanda, mena wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro atĩ, mbura ĩyo nĩ ĩgũkinyanĩria irio icio na nĩ gũkũgĩa na magetha.

Irio cia GMO nĩciongereire na njĩra nene kuonekana kwa irio bũrũri-inĩ, ũũ nĩ tondũ irio icio nĩcikũraga na, naihenya na ihinda ikuhĩ gũkĩra icio cia kĩmerera. Ona ningĩ irio icio nĩ ihotaga gwĩtiria mĩrimũ na tũtambi gũkĩra irio iria cia kĩmerera. Na ningĩ nĩ igiaga na maciaro maingĩ gũkĩra iria tũ, tũmenyerete cia kĩmerera. Kogwo niĩ ingiuga nĩciongereire na njĩra nene wonekani wa irio kũndũ gwothe. Arĩmi nao na agũri matirĩ mareiyũkia ũrĩmi norĩi wa irio ici cia GMO. Marĩ ona nganja na kana nĩnjagĩrĩru kũrĩywo, na kana nĩciagĩrĩire mĩĩrĩ, na kana nĩ irarehe mĩrimũ. Kogwo kũrĩ ona wĩgucia harĩ wĩtĩkĩri-inĩ na wamũkĩri na ũhĩmbĩria wa irio ici cia GMO.

Rũhonge rwa ũrĩmi rwĩna wĩigĩrĩrĩki wa gũthomithia ona ningĩ gũthingata arĩmi magethage maĩ ma mbura hĩndĩrĩa yaira, mbura noyo kĩndũ kĩrĩa kĩheyaga thĩno maĩ na njĩra nene mũno rĩrĩa yoira, na koguo maĩ macio rĩrĩa marekererio mathiĩ njũĩ-inĩ marorete mariya-inĩ, gũtirĩ mũndũ mateithagia kũu, nao arĩmi rũgongo magatigwo magĩthina irio ciao ikĩũma rĩrĩa mbura ĩyo yakĩa, koguo rũhonge rũu rwĩna wĩigĩrĩrĩki na wĩra mũnene, wa gũthomithia, na gũthingata arĩmi, na kũmonia njĩra ciothe cia kũgetha maĩ macio, ona no mathiĩ ikinya rĩngĩ mamahotithie na njĩra onakorwo nĩya kũmahe ngombo nini, nĩgetha mahote gwaka kĩrĩa kĩrabatarĩkana gwaka, akorwo nĩ kwenja menje, okorwo nĩ kũgũra matangi mamagũre, na nĩgetha maĩ macio ma mbura matigetĩkĩrie tu maira, mbura yaira maĩ macio magatherera marorete mariya-inĩ.

Ũrabatara mahiga, thimiti, mũthanga, kagoto, cuma, maaĩ, nĩgetha gwĩka ũndũ ũyũ. Oho nĩ ũrabatarĩkana, ũkorwo na ũmenyo wa gwaka na mahiga, na gũtukania thimiti na mũthanga na ithimi iria ciagĩrĩire. Nĩ ũrabatara ũkorwo na ũmenyo ona wa gũcinĩrĩra, kwona matirica macio mathondeketwo na njĩra ya gũcina cuma.

Ndĩrona andũ erĩ mahĩmbanĩire. Na kũringana na ũthiũ wa ũyũ ũmwe ũrorete na gũkũ, andũ aya nĩ maroneka nĩ mendaine kuona ũyũ ũmwe, nĩ makenanĩire nĩ kwonana. Ona ningĩ no ngwĩciria matiĩrigaine, na gĩkeno kĩrĩa menakĩo nĩ ũndũ wa gũcemania na kuonana rĩngĩ nĩ kĩroneka ũthiũ-inĩ wa ũyũ ũrorete na gũkũ tũrĩ. Koguo nĩ aya nĩ andũ mendaine, na hihi matiĩrĩgaine, na nĩ makena mũno nĩ gũcemania.

Ndĩrona mũtumia wĩ heanĩte mũno harĩ wĩra-inĩ ũrĩa araruta wa kũruga ngima. Na kũringana na mũigana wa thaburia ĩrĩa ahagĩrĩte, na mũiko ũrĩa anyitĩte, ngima ĩyo nĩ ĩroneka nĩ ngima nene mũno. Ngeciria atĩ ararugĩra andũ matarĩ anini, na nĩ mamwĩrĩgĩrĩire na nĩ mamwetereire, na nĩkĩo aroneka ena kĩo gĩa gũkinyanĩria ũrugi ũyũ.

Ndĩreciria kũndũ gũkũ nĩ gũtheru, nĩ kũhoreru, kwĩna thayũ na nĩ gũthaka mũno mũno makĩria. Ngona nĩ kũndũ ingĩrirĩria gũthiĩ gũceera, rĩrĩa ingĩenda kũhũrũkia meciria, ona ningĩ gwetha thayũ. Ningĩ ndona tũtarũ tũu twa gũteng'era maaĩ-inĩ, ngona nĩ kũndũ kũngĩngenia mũno, kwĩna mĩthako mĩega ya maaĩ, kũndũ mũndũ angĩthiĩ rĩrĩa aigua ta atindĩkĩrĩrio mũno nĩ maũndũ ma mũtũrĩre, akahorerie meciria na agĩe na ihinda rĩa kũgĩa na thayũ.

Ndona karũgio kau na gĩciko ũrĩa mũndũ ũcio akanyitĩte na guoko, meciria makwa maranjĩra o ũrĩa ingĩkaranga tũmatumbĩ twa nyanya na gĩtũngũrũ, ndĩe mathaa ma mũthenya na gakima kahiũ o ũũ wega. Ũndũ ũcio ngaigua ũngĩngenia ona ningĩ ngaigua ta ingĩhũta.

Njĩra ya kuongerera ũtonga wa icagi-inĩ, nĩ kũgacĩrithia ũrĩmi, andũ a icagi-inĩ nĩ arĩmi, na mena mĩgũnda ya kũrĩma, na mekĩo gĩa kũrĩma, norĩrĩa marĩma namona ũrĩmi ũcio ndũramahe umithio, nĩ makuwaga ngoro na magatuĩka andũ ona a kũũteyanĩria, kwoguo njĩra ĩrĩa njega ya kuongerera ũtonga ũcio nĩ gũtũma ũrĩmi ũgĩe naúguni mbeca ikaingĩra mũhuko-inĩ wa mũrĩmi, arĩma, na agetha, na endia, akona mbeca, ũndũ ũcio ona tũtigũbatara gũthingĩrĩria mbeũ njĩthĩ ĩngĩrĩre ũrĩmi, tondũ mbeũ njĩthĩ no mbeca ĩrenda, yona ũrĩmi wĩna mbeca o nĩo megwĩtgwara mĩgũnda-inĩ, nanĩo megwĩkĩrĩra kĩo ũrĩmi-inĩ nanĩgetha mahote onao kwĩyonera ũboco.

Nati ĩrĩa yohete kũgũrũ kwa maithikiri ĩno nĩ, nĩ kũregerete, na mwene maithikiri amenya kũgũrũ gũkũ no kume akĩmĩtwarithia. Nĩkĩo haha tũramwona nĩ oya buraithi na nĩgetha agathe kũgũrũ gũkũ kwa maithikiri yake, gũtikage gũcomoka akĩmĩtwarithia.

Nĩ gakundi ga twana tũkiumĩra thukuru mathaa-inĩ ma mũthenya, mamba kũgera rũũĩ-inĩ, nĩgetha manyue maaĩ. Haha nĩtũramona makĩhũthĩra ndithi ciao iria megũkuĩte nacio irio cia mũthenya, gũtahia maaĩ rũũĩ-inĩ rũrũ makĩnyuaga.

Nyonaga ta mwene kĩndũ gĩkĩ kana mũruti wa wĩra ũyũ ena meciria matukanĩre. Ndona wĩingĩ wa maũndũ marĩa amandĩkĩte mũithikiri-inĩ wake, ngona tarĩ ũgwo meciria make mahana, mena maũndũ maingĩ matarĩ mabangĩku wega. Maũndũ matukanu, maũndũ matangĩtaũkĩka raithi. Ngona mũndũ wĩna meciiria magagu na o ũgwo me magagu kĩongo-inĩ gĩake, nogwo araka kũmamandĩka maithikiri-inĩ yake tondũ ũgwo nogwo meciria make mahana.